Ore esidani napiyieki ositima nakingadie mbatisho ompukunot napaasha idim ataa ipaash ntokitin nikiruesh nijobsoitok ngumuru, indim ataa etii engues nairagita tenkop nimindim atadua tenkaraki emisisimis enkopneaku ore oositima na ekisaidia metaa mitum nona batisho naapasha nilo kewarie teboo

Ore mpisaai naamiri enkibiriti tenkop ang' naa nchilingini imiet ake e Kenya naa ore iroruat ninokie orgas tenkibiriti naa ing'as ninye aaku ibol orgas metaa kebolo naa, kegira orgas apuku ore ena nibol niosh, nintau encheta enkibiriti tiatua embokis niosh ang'ing'iaki ina bokis metapuaa paa ilo taa taata aitataaniki orgas arshu apik enkutuk orgas ene wuei nepok nepok enkima.

Ore iyiarita enkurma naa kuna iroruat niimaa, ore eroruata edukuya ing'as adumu enkibiriti nibol orgas nioshoki taa enkibiriti orgas metapua, nidumu emoti nipik enkare ore pee indim atipika enkare ninteleiki orgas nincho enkare meshumo taata aku kegira enkare aitokitok ore ake pee itokitok enkare nibukoki taa enkurma niimpil tormesie, niimpil ometaba enaa neoku enkurma arashu nitobiru naa orgali sidai letaa naa iidim oltung'ani ainasa, ore ake pee eoku nipising'u apik esaani dapash nincho taa miropija eton itu inyanya.

Ore emoti tenkima naa anyorr nanu aitau agira aitumia orkamata maitumia enkarasha, ore orkamata naa kakintapaash empejoto enkima amu miidim naa enkima orkamata amu olchuma, neeku ore ena nimbng'ie emoti nipik enkop neeku naa eeku itu kindim ina kima atapejo kake ore tenkarasha naa ore enkarasha indim atejo aibung'ie emoti niibung' enkima, nikiindima ina kima atapejo irkimojik neeku ore naai orkamata naa kisaidia tapaashare ee irbuketa oopaasha lempukunoto enkima.

Ore teniindurr naa sidai tenintumia orkukokoteni alang'u tenintumiaa nkaik amu ore ninye embaye edukuya naa ore ormukokoteni naa kiokoa muda nemintoki aipotesa muda iloito aya ntokitin nishukunyie niya nishukunyie neeku eng'as aiokoa muda, ore eniare ore ormukokoteni naa kitoki aaku kelelek bei enye tenenap ilolan kutoka emploti nabo ningira aipang' mpaka enkae neeku mekintagoliki tooropiyiani nemintoki anauru eninap ilolan tonkaaik.

Ore elelero naa keyiolou enkisiayiare ombaa nemesidain aa Ore erubata sapuk elelero naa inepu ajo ilaokok lorkeek nenya ntokiting torrok nemishiakino naa kiidim naai aiminie maisha oltung'ani, kake Ore esiai nijo enkisujata oongarrin naa kiidim attack kitaa leo tung'anak busy, neeku miidim naai leo tung'anak ataas ntokitin torrok amu eeta naa entoki naifaa pees tinakata.

Ore eyaunoto orkiek le ARVs na entoki emaana amu kisaidia osesen loltungani metigilunore moyiaritin peyie meshalu osesen nikiyaa na enkeeya kake teneaku iid oltungani irkiek ituok neaku ekintanyamal enoyian nikiar mbaka nai nebaki ana neshalu osesen mbaka nidim ataa kisababisha keeya.

Ore maleria na emoyian toronok nayau entoki nijo enkajangani na kesidai enesiekini aar malaria itu itanyamal osesen aatan ituear imunity osesen aitashal amu ore malaria na emoyian na kidim nai ataa emoyian naa neya asiokisioki tosesen loltungani nitanyamal oltungani aitasha akeyie katukul metaa kidim nai ayau nyamalitin kumok neaku tenesiekini abak malaria nesaru enkishui oltungani na keibooyo.

Ore biashara oonkibelekenyat naa kiidim aitanyamala biashara nalo nkuapi eboo amu ore naa taata tenepiki mbarakinot naasuji nelikini lekua tung'anak loonkuapi eboo neyiolou siinche aajo nena esuji. Kake ore naa biashara naibelekenya enaake nemidimu iltung'anak loonkuapi eboo amu keng'uyani ore taata nipikipiki kuna barakinot ore taisere nipikipiki nkulie neeku kegol oleng' biashara oonkibelekenyat kitanyamal biashara onkuapi eboo.

Ore entoki nayieuni pee eyauni imali eramatare atua ele osho naa pee inyiototo iltung'anak aibung'a aaku ile nkiaas nabo, iltung'anak oosuj enkoitoi sidan irkuaki sidan neesisho iltung'anak aapik duo naai aanyok tukul metaa iltung'anak le bidii aasisho toonkoitoi pookin naidim aayau imali atua irmareita badala nitokini aishang'itie arashu aisumbua ntokitin naatii nkang'itie, ore tina kata naa kidimi aayau imali eramatare ata ele osho.

Ore tenisuluhisha nkuapi ilarrabali le rematare naa ore eniko naa kipoti entumo naipirta iloshon tofauti oogira aara nipoti matejo enaa enara tiatua ashu olarrabal tiatua nkuapi are arashu iloshon aare naa kipoti entumo naa, ore entumo natii ilarikok, loo loshon pokira aare nisuluhishai nepiki olning'o ewuei nebo nelikini iltung'anak imbaa etipat tiatua ee eseriani pee etoni iltung'anak tenebo nelikini sii batisho natii atua ilarrabali amu nakata naa etumoki aata itoriori pookin.

Ore enkironyata orvakadoni naa kironyi irvakadoni nitau taata eilata naa ore eilata niang'uaa orvakado na ene mbei eshumata tenemiri aamiraki nkuapi eboo alang' teneji kimirr orvakado akeduo enaa ormatundai, neeku ore tipat natii enkironyata orvakadoni looyai nkuapi eboo naa kwamba kilepunyie bei ooropiyiani naamiri nisaidia naa inakop ashu ilo osho oing'uaa lelo matunda.